Nishii ekunarii enaa siyai kore tebataa eekatubol iwunisho naa takataa naa natai shaan, kore pobulo kunaa haitubulo inonoo nitai nipik naa storeni potum naa tung'ana atamai tankata elamei, kore sii tabata eekishu kore kuna kishu kutua nudoi ajo keidem nkolong haawa nimer ninche abaki nkishu sasin, nimir nkishu tanaa iyataa nkishu kumoo nimr kishu kumoo nung'ua nkunii nidem atowurai nidem sii anyankii kujitaa peemetodoyuo naa nenia silingini apaa ninyang'unyie tanaa pemeitodoyoo maliii inonoo, kore peishunye niolong niloo atoki anyanguu ngulie.

Kore apa ndamunot naata araa nkini kerai naa peyie atum aisomai paatum naa ayeu aret lmarei lai naret sii nkop nalulung'a paatum ataa ltung'ani letipat taatua nkop.